Aparo tije mikelo kod pur makelo yuto kuom ng'ato matimogi. Kokalo kuom ma bende chiemo nyalo yudore kendo kuom pur ohala inyalo tim kind japur gi ja chiemo kendo mano kelo winjruok kod tudruok maber ekind jok matimo ohala ma kamano mondo oyud chiemo mapile pile kendo japur oyud pesa ma pile pile miyo odhi nyime kod pur.

Aluora mokue nyiso lwasi makare maa chiaye nyalo yudo go chiemo maber mamiyo japur mor mokalo nikech kuom chiemo eka chiaye nyalo yudo dongo. Kendo neno neno gige pith machalo kaka chiaye ka dhiang' ka kwayo keto mor echuny japur. Nimar nimae egima japur nyalo yudo go yuto. Lum bende ka ng'ich, mano mor mar ne japur. Niekch lum ema dhiang' nyalo chamo ni mano bende kelo ilo ne japur ni kuom mano ginyalo yudo dongo makare. Kendo chiaye aneno ka chiaye dendgi ler nyisoni onge tuo moro amora kata tuoche dibed matin e dend chiayeni. Koro mano en mor ne japur ka chiaye dongo makare maonge tuo. Kendo ma be en mor ni chiaye dongo koonge tuo e dende.